Glovo ko aenge en musuaknotet nebo kasari. Ibchi bik amituakik yeinaam iluban en soet, glovo komiten komosuek chechang en emeet nyoon nebo Kenya. Ako kikotoret ichek missing ngamun inikoite somet komomache ichobchikei ko igere kityo en soet akichakuan Ile imoche amituakik achon, akimwa yeiabu anan yeimii en kasaraton, komatian anan komaibe kasarta netian inam inyoru amituogik che. kit age neyoe kampunit nitet nebo Glovo? iihikochin kastomaek kuak ichakuan tuguk chechame. Imwaa Ile saisit netian anan tos bo beit netian . Boisienyuan kora koi much koibun tuguk chemokinige chebo kouu kemwaa kele sukaruk, ungek anan chumbik. Ko igure kityok en soet akiluban kit negemoe.

En konetik tugul chekoba kambaget ko tinye magutik checheng missing, cheyoche koyachi serkalitab emeetab Kenya sikowektage boibusiet. Sogowek kobokotestai ak boisionik. Aenge en magutik kuak ih , ko komache konyor kaliet anan moche somee serkalit konde kaliet en yeyoen boisionik kuak. Amotkoit same icheket missing kobit kaliet en yooton yemii anan keisto chelesosiek alak tugul chemiten en komosuek che tesetai konetisiet en konetik chu. Kit age nesome serkalit kanetichu ko ketesyi chebkondok yoche ketesyi chebkondok bichu ndamuun aketugul neinetishe en yu ko chebkondok cheikoin serkalit ko mi ng'uany missing yoche ketesyi sikokoi cherset icheket koyai boisienyuan en chametabke noton sikokochi agot kibsomaninik agichek chekinete kosirya en Kai tugul yeyao tiemutik kuak. Kit kora nesome konetichu yeumuch kikoi rabinik komat kikaenge.

En yeami en olimbo Kuwait embassy kokanyo kastomayat anan ko kanyo chi konyoruan en ng'echeret noton nebo yekitogen toek anan yoton yekikasen kastomaek, ko kit netai neamwochini chichon koagat chichon ak kit nerube yekarogachi kokotiet ih ateben alenji akemoche boisionik achon anan akemoche ketoretiten ano. Imuch komwaewon chichi kole kamache kotilchige tikitit anan komache tikitit nenyone akoi emetab Kenya kobunu soet noton ko indegeit . Ko kit nerube ko konde meset tuguk chekimokiange kouu kartasitab siket ih , kit age ko kibandet ih ak yekakonde tuguk choton tugul chekimokiennge, en meset konam anyun ebangonchi akemoche iwe kasarta netian olombo emeetab Kenya anan akemoche ibebir kasarta netian asikobit abongoji inendet kasishek chetertere sait neinomen saparit nyin inendet. Kit age ko imuch konyor kastomayat neibu konyo kole kisluban rabisiek amogikonan tikitit.

Komwa serkalit neoo akobo komanut ingikor kiagik. En keret nyun temindet agetugul kotinye komanut ingokar kiagik chik. Kiagik chekokikochi kerichek anan chekakikor imuch akot kotes tuchono chekga chekamiten, atikoigee chego nekit litaishek aeng ih ko yeikor kiagik konam kotilikekitun ih akonyor chametabke en boruekuak, ih kotese chego imuch koit agot litaishek muut. Akebai komie kiagik choton. Kit age nebo komanut ingikor teta konamei kotilitu teta ih akot magatet nyin komaimuch kosus kerbesik tuguk cheuu kerbesik. Ko noton tinye komonuut missing en temik yemasus kerbesik ko rabinik choton che ko tesoren kerichek ibiten ko imwuchi iboishen en ortinuek alak ingikor tua alak kora konamei konere teta komie akonam konyor kiloisiek chechang missing koyeiwe ibealde tenyon ih inyorchinike chebkondok chechang missing. Akonamei kotoretin en sobet anan koibun tuguk chebo komanut.

Kiony ne managat anan nenegit kosigis koyache korutechi sipitalit en sabarisiek checheng kotomo kosigis. Aenge en tuguk cheyoe korutechi sipitalit ko ipakebiman inendet akesua atkotinye mianiuek alak cheter en bortanyin simaimuch, yesich lakuet ih keter komanam mianiuek alak . Agenge en mianiuek chotet ko miando neuu nebo ukimwi anan neuu nebo kasari. Koyache koaa sipitali kunyon nemagaat sibagemuaji yeburto anan sipakemuaji yemeng'to simonaam kogochin lakuet neming'in en moet. Kit age nebo gebimani en sipitali ko , kibagepimani atikobur komie lakuet en moet yoo tesetai koetu lakuet komie. En moet.. yoche ipakeachi chekikienyi moenyin ih asigeger pichait yeburto lakuet en moet. Atkomi komie keng'at kelii kirue kouu ni en komasi akerue kole ko akomiten lakuet siepit neyaa missing konamei takitariek yeitigondo kamani sikonam koet lakuet homie en moet. Amtkosich kaimuut agetugul.

Agere ale kapchi alak tugul choton che ki bik kuak en keny kokibirchinge uhuru noton nebo Kenya, tomakekochi inei toma kikochi konunotiat bichon anan tomakikochi kele bo komonuut missing bichon , yeakertai bichon koyache konam serkali akoker kole tinye chametabke ke anan kikochi agot chebkondok boisiet nyuan en sobet nyuan tugul ngamun ingeker bichon kobo kamanut missing bo komanut ndamuun imuch kiibet bikuak alak en tai chekibirchinke konyor mamlaka anan konyor uhuru emetab Kenya . Ndomo bichon ko tos takemi en kasarta netos tokondoiwech chumbek ih ako totakemii en kasarta neuui missing, netotoma keityi kasarwek chekimi kouni. so kobo kamanut kabisa .yoche ketoret , yoche keger kele tinye chametabke agetugul akot ingomi icheket chekibirchinke uhuru chekitoret emoni konyor katiaget en eunekab chumbek ih koyache kikochi chebkondok.

Yeanyoru tugab chitab kokwenyon koame bandek ih, kinetai neayoe ko ibawek tuchu en imbar. Aitia alenchi kakuam tuguk bandek. Ko yaesho chichi ako kakonan asenet neoo, oret nenyumnyum yaesha chichi kikuyen ge , ko kaigai ang'et awo ofis noton nebo ng'atutik ih neuu nebo kirwokindet yeabaa arorchi kirwakinded alenchi kang'et tugab chichi kaamena bandek ih ako kaesho kikuyege inendet noton konan kirwokindet kole kaikai iwee atestai aib sitakit kwo kapkirwok neo, anan konam kirwokindet kole kaikai oguyege kookwegen ih ko yaiyan kolubanan rabinik ih , amuun kagogon asenet neoo tuugkiyiken imarenyu Ih ayani Anam rabinik choton anan atkoesha inendet kolubanis atkoesha kole matukyik ih keib sitakit anan kesit nyon kwo kabkiruak neoo sipakeker kobit walutiet anan kesuen yekitoretitech asimawe asenet.

national council of churches of Kenya ko mornet neoo nename eut sirkali en boisionik cheter ak cheter National council of churches of Kenya ko indochin ng'alek kab kaitosiek kere kora ng'alekab karissiek kotuyage kotaret agonam eut sirkali sikosirtechi boisionik cheter ak cheter. morna niton ko kikiname en kenyisiek cheloen chekikoba icheket ko ng'alalendechin bik chebo emeet anan iitieindis ak kandoik siko toret en etunet ih ak mieindab bik ak sikomeny bik komie en ichegen simabir kouu ng'emetab sabonik en bik alak tinye boisionik alak chekikuren humanitarian services choton en ichek ko bendi kotoreti bik choon seretos anan bik che miten Olin mamii robta. ibchin icheket korutechin kobchi amituakik akot ingoraik anan kosomesani lakokuak en biik chomowesanike icheket. konu gora banganutik en kandoikab kanisa icheket chendoo tarikishek kole en betut nekilae keyae tuyetab.

Kampunitab British American tobacco kenyorchin taonit neoo en olimbo Nairobi yoon ime Nairobi itakinike komosto nebo British American tobacco ko yoche ilany karit en town akibun negit silingishek bogolsokomutin akoi yekile likoni road ko yeit gile likoni road inyoru kampunit nito bo American British tobacco. Kampuni ni kotinye , ikochin bik boisionik cheter ak cheter, en olindet komiten bik cheuu cheripse, meten bik cheunishe miten bik cheyoe kasit anan en factory orit, kikotoret bik missing nitet ndamun bik cheripse koicheket konyoru chebkondok cheuu en arawet ih konyoru chebkondok cheuu olonbo elibusiek sisit, ko choton bik cheunse en orit en kampunit nitet ih akichek konyoru chebkondok elibusiek sisit, en arawet, Ko yae baisionik kuak en chumatatu, akoi kasitab muuten olonbo chumamos ak chumambili kokerat.

Ngoit kasartab kemeut ko choton ko arowek choton chekewelen en temindet aketugul amun konyorchigee amitwogik kiagik ko kewel missing. En olin bo gaa ngoit kasartab kemeut ih ko cham kikochin tuga kochang'a koee beek teta chechang ako kiwole kora saparisiek cheyee beek teta yoche koyee beek teta olon bo subui ak kinaga kora en olon bo kasarta nebo beet kwen ih ak yan kakoimen kinaga beek teta akoumat any suswek chon koan koyomyo kit age kora nekitese keboen teta keeepchinote sogek, mii ketiik che sogek kwak koame tuga koyoche keepchinot sogek en osnet ak itya nyokeipchi tuchu ak keipchi kora ndisinik kinyoke kikonori ndisinik sogek ab ndisinik ak nyokeipchi ko agenge agenge ak miten mobek chekikinor en kasarta kin kebute bandek ko yeit koam emet non momiten suswek koyoche keipchi tuguchan mobek cheyomyotin ak itya keng'ochi ak king'oldechi tuguk amitwogik alak sikobiyo teta

Ngoi teta en kasartab kemeut ko kewel missing kenyorchi amitwogik kit kityok nenyoru temindet aketugul koyoche tenyon koi kechopchi tuguk cheu konyor koamis komie, amitwogik chetos kikochi tenyan ko keepchi ndisinik ak yekoiepchi ndisinik ih icheng'ate kora mii sogek en osnet cheome teta ko ibeebate sogek chotet ak inyeikoite kit ake kora ko keng'ochi mobek en kasarta yon ichopchinigee ingen ile taa ireuno ko ie tetangung ako ie en kasarta nebo kemeut ih koyoche yon kibute bandek ih ikonor mobek, ikonori mobek chon kokibuten bandek ak ibeyamsii ibangan kabisa ak ibeyamsii ko yeit kasartab kemeut ko en teta nekoi ibeng'ochini mobek chutet ih ako yekeing'aa mobek koyoche iyome ak amitwogik alak cheu mbusu cheu amitwogik alak tugul chekoin teta kokimit akokoi teta konyor cheo chechang ih sikorib moitanyin. Tenyiton kora nekoi en kemeut yekiriptoo koyoche kerutyi kerichek choton chebo vitamin sikomuch kokochi inee kokimit akokochi inee ko

Kilimall ko kampunit neoo nebo kasari inendet ko konu boisionik chetos imuch ial castomayat tuguk en soet iboisien muswongnotet ab kasari, ngeker inei Kilimall ko momiten Kenya koik kityok mornosiek kyik chechang ko kikoyaptagee mii alak mii Kenya alak komii alak olin bo Tanzania ako boisionik ab Kilimall niliban kit en soet iboisien muswongnotet ab kasari koibun inee tuguk baka yemii kokemwaa kityok ile imii yekile ako keilipan kit nebo siling nekile. En inei komolen ole kampunit ni komii Kenya kobaten mornosiek kyik chechang ko kikoyaptagee tai koit sentait aketugul anan tai koit kauntisiek alak tugul en Kenya. Mokilen kele mi Kenya icheket kityok ko imwochi ilenji imii yekile en Kenya si kit nekeliban ih konome koibu icheket ih akoibun baka yemii ako bichu kora ko inyee neliponi rapinik chebunu masiket ng'ung anan

Kasitab kandoindet neoo neboem emeet en Kenya ih . Inendet ingeker kouu symbol nebo kibsgenge en emeet tugul. Ibu kibakenge en kabilosiek chachang cheindochin inendet. Kasit age neyoe inee , ko yoche komandat emotinuek chuun ba sang asikokobogo tuya chorwandit ak emeet age, yoituya chorwandit anan yeituya ng'alalet ak emeet age konamei kenyorchin kechinet neoo emetab Kenya konamei koaldechin tugukuak emonoton anan kowalen tugukuak emonotet ih akobosak rabisiek chechang missing cheketebei yoon imoe ichut emoonotet Yoon kemoche iwee emeet neoo nebo Kenya . Kit age neyoe kandoindet neoo nebo Kenya ko kosainen tuguk konde seyin tuguk chon kokisto en kot neo neking'aten ng'atutik, aenge en choton ko konde seyin budget neboo emeet komugul ko inendet nendoo sayin koyan.